Amune sikobo kamanut boishinik eng kokwet ii sikopit konyor amitwokik ,asikobit komabit chorset, ngap yon kakonyor chito kasinyin ako kakwai Kasi nyin ako kanyor tukuk kyik komakomiten chorset, akobitu bandab tai.

Peer to peer eng Garisa, ko ingonget ingunon kurupit akenge ,anan ko aeng kotaret ken mostly yon miten kit neui , kotareti ken eng kasit neui yon kanyor kit neui komuch kotaretchtake nebo kokwet anan ko kurupit, toku yon kotoret ken pik eng kasisyek. sanasana ko yan kauit.

Kikomuch sieekalit niteni koboisyen sokat eng sukul, eng kanetik ,akot eng wanafunzi akot eng tukuk chetesetai akot tukuk chekinete, panganutik tukul chebo sukul kou clasisyek, ak eng tukuk chechang ko kikobois sokat ,,ko eng Imani kokikobaise sokat eng sukul. ngamun toreti kobarchi oret mwalimu kole yochei konet nee .

Eng sametab rabishek eng benkishek imuch kobit tukuk chechang cheimuch koter kou ngunon yon kekoite chito pin nema correct, yon kekoite koraa account nemonoton yon kekoite koraa statement nemonoton komuch kobit chemakikuitosken eng yoton ako imuch komenyoru chepkondok nondon amune sikopitu somsetab chepkondok chengeringen chekikoito eng benkishek ndap tukuk cheuchon chemakiityin.

Elekiyoiyto boisyet eng kokwenyon ii.komiten tukuk chechang ngamun kiminsee akot koraa komiten alak chenetisye eng sukul, ko elekiyoulyto boisyet ingunon komiten bik chetoreti bik ku eng temisyet komiten nik chekonu keswek , Mara si karon keliban baadaye yometinye rabinik, komi koraa bik chekonu mbolea mi koraa chebo serikali chekokekon mbolea kou yon itinye chito message.

Eng tukul chekakyal anan tukuk chekakyal eng elelo ,sikobit koituni koimuch iboisten tukuk cheu bodaboda tukuk cheu garishek sikoitwan ingunon ii koitu bodaboda ak garit,

Eng sukulishek chenekiten eng echek ko kokoit sokat , kikotoret lagok chechang sikopit kokuyo ne netesetai eng sukul akototet konetik sikobit konet lagok eletok koboisyoyto ako kokonet koraa be eng kasitab lakok koek raisi

Niger niteni ko anyone metinyun Kobo tukuk cheboisye eng temisyet, mostly chongiteren tukuk cheu asista nekoet, robta nekaet akotoretak kora minutik eng green house akot eng tukuk chekyame sikobit tukuk chechang matin komarobon, matin kolale asista zaidi imuch keregyulaten igere Ile toretaksen bik ako bitu amitwokik kasartabnondon nemami yekiboisyen ,toreti eng bandab tai, boisyonik komakoime ken bik eng tukuk chechang cheboisyen.

Elekiwalda ken koroi eng kasarta kokit nekitabit ii ko ,mi tukuk chekinyolu kyai ako kiyachei koyai lakwet eng sukul ii ,kingo matokomuch curriculum nekimiten kotomo koit komiten syllabus lakini kimakomuchakse koyai ,koyach kewal akeyai koek lazima

Eng yutenyu ko agere lagok kokikomuch koboishen tukuk chechang chebo kasari cheu simoisyek ,cheu computainik ,cheu ako laptopishek ak tukuk chechang ko inguni asikobit koaror lagok akonai lagok kole niteni keboishoyto ano asikobit, ko yan kameto lakwet sukul anan koyan makuytos kiy koimuch kechenkyi kasit ake tukul, eng yutenyu ngunon koneteken lagok chetakomengechen tukuk chechang sikobit bandab tai.

Chang eletot kinetita chito eleyoito boisyeti kou ngunon yon miten mwalimu ingunon nenete temisyet eng sukul ingunon ii koimuch konet logot elekiboishoyto ko karon ii yon kanyor lakwet kaa komuch komwai sigindet ki nekakimwochi eng sukul igere Ile konetakse chito eng tukuk chechang akobo boisyonik ,miten koraa tukukab serikali, cheiyoktate bik chekikosomaso akobo temisyet anan ko tukuk chechang, boisyonik chetesetai eng kokwet, koimuch koyok serikali konyokonet bik akobo eleboisyoto ,akomiten koraa bik changikotestai eng bandab tai, koimuch konemgen icheket anyikonet bik ,elekinamda akoelekikoit ii, ak eletot kwaiyta kasit, imuch kotoret bik noton eng tukuk cheuchon .

Amune sikobo kamanut keyai boisyoni eng emenyon inguni anan ko eng kokwenyon ii komiten kamanutyetab ab boisyonik eng tukuk chechang ,kou ngunon sikemyorun amitwokik, kokakyai boisyonik , sikobit koraa kenyorun kasit Ii kokakyai boishet kou ngunon ii kotayai boisyet ingunon nebo temisyet akomiten eletot kobitunen kasit koimuch adir chitake tukul kobit nyokwaiwon kasit, ko eng yon kokakonyor chito boisyet ak ko koraa boisyonik chuten chu kyae kotoretech koraz eng tukuk chechang kou ngunon eng lagok ,eng lipanetab sukul sikobit konai lagok bandab tai kogeren sukul, kolanda lagok potanin koyache keboisyen koki emet anan kokiboisyen koki sikik .

En kiit nekabwat en simoit nekakichoren kastoma koimuch ko momiten boishonik cheimuch koyoe chichoton anan ko momiten bandabtai anan kere kabisaa kolee momii eletot konyorunen rabinik ng'amun momii boishet aketukul neyoe, soo ko ng'unon sikobiit inendet chorindet kochor tukukab chito anan ko kastoma ko ngamun motindo tukuk cheboishen, imuch komomii boishet aketukul, ko en yono ko yoche kineet biik ak kobo boishet ak ko tukuk cheimuch koib chorset ak keng'ololchi chito, ak ko kora en chorindet en yuu koyoche keibchi atua aketukul imuch kemut inendet kwoo police station asikobiit konaen alak kolee yoche koyai boishet ak ko moyoche kityok kotieng'e tukuk chekichore, en yono ko kora kabwat olee yoche kora ko ii chito neiwendotii iribe tukukuk ng'amun yoche inaii ilee miten kora biik ineii chemotindo boishonik ak ko kasinywan ko cheuu kochorso koyoche iiku chito neng'om ak inai eleribtoi tukuk ak inai elebongondoi tukuk ak inai eleribtoi tukuk.

Elabangandei saisyek chegeren kiptanganyit lagoki kouni, ingunon ii yaindo kasisyekab sukul ii komayanchini icheket koger kiptanganyit, lakini yan weekend ii komayanchini eng sometime lakini yan kakoit Jioni komarayonchini ,koraa jumambili kobendi kanisa kor yan kakowek ii konyokoger kiptanganyit, yan bendi sukul ingunon ii aanchini icheket koger kiptanganyit ingunon konyeten saisyek chon kamong eng sukul, saisyek kidogo alafu kobokoyai kasit nekakikoi eng sukul akoruyo karon komusyi koraa sukul, kounondon. Eng yon miten kaa rusa abakakyini kityo for sometime akabwatyini kityo kosoman, ako koraa abakakyini koger kipindi shek chombo lagok ,agere koraa kipindishek chenyolchik ko kipindishek chemonyolchik eaten icheket koger.

Kiatyeme aalis eng miswoknotetab kasari, lakini komiten tabushek chechang ngamun meeku chito nekeni kit eng muitaet ngap ii Nan ial eng miswoknotetab kasari kouitu kasit in yokte tukuk chotetan koraa komeeku sure kot koitu tukuk chotet alan ,ko kiatyeme aalis eng miswoknotetab kasari, ngoitu tukuk choton ko tukuk chekamemache ,miten kaimutik ngamunikot ko ingoraik koitu cheechen, chemengecheni ,chema saisit nekoke yokte

pik cheindo mungaraik chemengecheni koimuch konyor chepkondok, kobun ortinwek chechang ,imuch kobesen eng benkishek, imuch akot kobesen eng sakoishek ii anan ii ko eng kasit nekakwai koboishen chepkondok chotet anan akot koimuch koib tukuk sikolopani polepole eng bik chetindoi tukuk eng tukoshek cheindo tukuk, sikolopani polepole kityo ndabuch inei bichonden indoi biashara chemengecheni konyoru chepkondok chebo mungaraik kwako mabetos ot ndamache kwal kiy ,Chang ortinwek cheimuche konyorunen chepkondok imuch akot kotoret kandoik.